Kitelelia sirkali siaitin oltung'anak lenyenak tonkoiti kumok oleng' tiatua ena murrua anake to woitin kumok naleng' ele osho. Kore naa ene dukuya naa pee eyau kuna kadii o ee dijital nashumieki ropiani nee kelelek oleng' amu mekure iminie iltung'anak mpisai te leleki naa keshumaa ropiani tenkata naado. Keyauwa sii kuna kadii e sipitali naaret iltung'anak lenye eeta imbiili sapukin e sipitali. Neeku ketareto naleng' sirkali iltung'anak lenyenak to nkoitoi napaashipaasha.

Kore naa iyiu oltung'ani nibol akaunt nishumie ropiani inonok ke lazima ping'as aigilikuanu ajo kai ikuni anaa katha eba ropiani naashumi te akaunt. Kore sii iltung'anak linkilikuan naa iltung'anak laidipa atushum iropiani to akauntini, iltung'anak loota nena akauntini anake ilo akeduo embanki alo aikilikuan iltung'anak le mbank ajo kai ikuni enaa kaa retoto eeta embank enishumie ropiani. Neeku ke lazima piing'as aikilikuanu toltung'anak latomoo naa atushum ropiani o te mbenki peyie kiutaa naa tenkoitoi sidai piitumoki atobolo akaunt ino.

Ore naa te mbenki tenilo aikilikuanu ajo kaji inko peyie itum esile oo rropiyiani naa, keng`as aing`uraa ajo kaja irropiyiani oshi nishum teina benki. Ketia kata itobikie ina benki tenaa itii doi ninye CRB. Ishuku irropiyiani tenkata naishia. Neeku keeta im`baa oleng enaa im`barikinot naing`uraa em`benki pee kitumoki aishoo esile. Naa kaa biashara iyasita enaa kaa siai doi iyata. Niaku nena tokitin epuo embenki aing`uraa pee kincho esile naa naishiakino arashu esile niyieu.

Ore naa tenilo ashum irropiyiani te mbenki inepuna ajo ketadoitie enaa inepu ajo mpunguate ketii nkoitoi napaasha nidim naa aikilikuanu. Ore naa ene dukuya ng`oru entoki naji customer number ENAA kuna aamba e mbenki niwosh naa pee ilo aikilikuanu ajo kajio nataaasae pee etadoyie ropiyiani inonok. Enaa ing`uraa entoki naji mini statement te mbenki. Ore ing`urayie mini statement naa ilo ayiolou ajo kainyio itaasie irropiyiani na kainyioo naa pee ipunguate irropiyiani inonok te benki.

Kore naa pee ilo abol akaunt te mbenki naa ketii ntokitin ninarikinore piiyata. Kore ene dukuya nee lazima naa piiyata kitambulisho e taifa naa peyolou ajo intabayie larin tomon o isiet naake kifaa naa piishum iropiani. Kore eniare naa ifaa naa piyata olaini lapuei aikonnectie embenki ino anashu akaunt ino amu eti entoki najii mobile service nee kiindim naa aitaunye ropiani te akaunt nepiki olaini. Nee kore naa ropiani niindim atushuma te mbenki kitegemea sii ajo kaa benki kake iteru naa kuanzia inchilingini mia mbili, nilep ing'ira naa aiteru. Neeku lazima naa pee iata enkiti toki nipik piilo aiactivate akaunt ino.

Ore naa ira olkitarri niting' irkeek iyasita na esiai, niu ilkuliek, ilo aitumia nkoitoi napashipasha. Kore enedukuya, ing'as naa awosh esimu aliki naa iltung'anak loishooyo irkeek. Nilimu ake enkarna orkeek niu, nilimu na ajo keyieuni tenkata naishaa. Iliki si irkitaarrini liboitare, ajo etii irkeek liyieu niting'o, enake ipost naa tegrup nitii. Enaa egrup orkitarrini, nijoki na itung'o tenkaraki naa ekumok iltung'anak layieu, enaa eramatare nayieu. Neeku lasima na nilikio tenkoitoi esimu, aliki na irkulikae pikitumoki na ataret.